Jatuo nyalo koso yudo thieth e bwo okumba mar ngima mar SHA koponi ok osebedo ka ochulo SHA mare . Dwarore ni dwe ka dwe ka dwe orumo, to ichulo okumbani mar SHA mondo kibedo matuo tidhi mondo othiedhi tinyal ti kode. Gimomiyo ng'ato oknyal bedo kode bende ntie jomoko madwa notikode to pok ne oyaw akaont margi. Omiyo mano bedo matek koro mondo ng'ato obedni nyalo tiyo gokumba mar SHA, nyaka bedni ochule pile ka pile kendo odhi moyaw akaont mare mong'eyo ni tiyo maber maonge ng'ikni.

Gima timore kae, en ni jotelo oromo. Jotelo oromo kaachiel gi jodak mar gweng'no. To giromo ne wuoyo kuom konyo nyithindo. Nitiere nyithindo mang'eny matindo machandore mokodak maber. Moko chandore nikech gi onge jonyuol, nyalo bedo ni jonyuol ne osetho owegi kapod gitingo. Omiyo gionge ng'ama konygi. Moko bende nitiere jonyuol to jonyuol ok nyal, nweng'ogi ni piny omiyo gichandore. Omiyo jotelogi korado kamae to wuoyo kendo ng'iyo kaka inyal kony ngima nyithindo ma ok odak maber e alworawa. Nyithindogo inyalo konygi kokadho kuom terogi e skunde, chulonegi omenda midwaro e skul mondo gisom maber. Kopogore gi mano bende, inyalo konygi kokadho kuom miyogi chiemo, bende.

Maendi en tich mar chanjo jamni. Mana kaka dhano kata nyithindo imiyo ga chanjo ka tindo, jamni bende dwarore ni ithiedho bang' kinde ka kinde. Inyalo thiedhe kotuo kata kopogore gi mano bende, nitiere yath minyalo migi mondo ogeng'negi tuo koro mondo tuoche moko kikmakgi. Omiyo nitiere jolony joma osamo tuoche kata kaka jamni gin. Omiyo bang' kinde ka kinde, inyalo manyo ng'ano ma ong'eyo mang'eny kuom jamni to biro to miyo jamni ma ingodo chanjo. Mano konyo jamni kuom koso bedo matuo nikech ka gibedo matuo, to tuo nyalo landore e kind jamni gi owuon ma ng'eny jamni hinyre kata moko tho. Omiyo kidwani mano kik timre, timanyonegi yath kata thieth chon kapok mano otimore.

Gimatimore kae en ni iruwo yath to yath moruwoni oruwe e puodho puodho mar oduma, manyiso ni odwagoyo odumanegi yath. Goyo oduma yath en gima ber kabisa nimar ogolo tuoche manyalo mako oduma sama oduma dongo. Ok oduma kende eminyal go yath, to gimoro amora mipidho, obed alode, obed oganda, gimoro amora inyalo go yath sama owinjore. Ber mondo igo yath okinyi kata odhiambo sama auka ok ng'eny eka yath mang'eny kik lal to yath odhi e oduma maber. Omiyo ng'ani ruwo yath, to ng'enyne iruwoga yath gi pi. Mondo ing'e kaka itimo kama, sama idhi nyieo yath to ibrolerni gi jaus yath kaka onego iruwe kendo kakonego igoye bende sama bende ber kigoye yadhno. Omiyo onego ilu chike momiyigo maber kaeto igoyo odumbi yath, kisegoyo yath to tuoche mang'eny okbi chamo odumbi kendo ibroyudo nyak maber.

Josiasa ariyo mawuok e gweng'wa ma ahero ahinya en Gladys Wanga to gi Bensouda. Gladys Wanga en gavana, kendo gimamiyo ahere, en ni en gavana matiyo matek ahinya. En Gavana ma osekelo ne ji pesa kendo chulo ne nyithindo bursary makonyogi somo e skul omiyo ok riembgi e skul niwach omenda. Mar ariyo bende, osekonyo e weche pur e alworawa ka omiyo ji mbolea mar pur, kendo oketo bech mbolea odok piny ma ng'ato ang'ata nyalo nyiewo. Machielo bende Bensouda osekonyo nyithindo manyiri nikech en jatelo mar mine koda nyithindo manyiri. Osekonyo nyithindo manyiri ka okonyogi kendo kopuonjogi kuom ler kendo komiyogi gik maginyalo dwaro. Wang'eyo ni nyithindo manyiri jodwar gik mang'eny sama gidongo. Omiyo osekonyogi gi mago to gi puonj bende.

Jaod bura marwa en Peter Opondo Kaluma. En ema ne en jaod bura machon, to kendo en mano yiere kendo. Gimomiyo noyiere kendo en ni noyombo e yiero kendo noyudo ombulu mang'eny. Kuom mano, aparo ni ji mang'eny ohere emomiyo noyiere kendo. Kendo osebedo kotimo tich maber kokonyo ji manie e alwora. Kendo owinjo ywak ji e alwora. Omiyo bedo ni osebedo jatelo maber kata jaod bura maber emomiyo oyiere kendo. To kata sani bende kinyalo tim yiero kendo, pod inyalo yiere.

Nitiere yore ariyo mane ochiw gi sirikal mar piny kaka ng'ato nyalo donjore e chenro manyien mar SHA mar weche thieth. Yo mokwongo en ni inyalo ndikori kitiyo gi simbi mar ong'we yamo. Inyalo tiyo gi simbi mar ong'we yamo manyo kaka ji ndikore. Inyalo dhi e yo mbui mar piny owacho mar Kenya, kaeto bang'e iketo gigo midwaro kendo ichulo omenda madwarore. Bang' mano to, inyalo chako tiyo gi chenro manyien mar SHA mar thieth. Kopogore gi mano bende inyalo yude ka idhiye apis mar piny owacho matiyo gi weche thieth, ka isedhi kuro tibiro lero negi ni idwaro SHA kiseleronegi, to gibro konyi kendo gibiro yawoni akaont mari, kendo ginyisi kaka tiyo gi kaka onego iti kode, bende gi omenda monego bed ni ichulo bang' dwe ka dwe.

Maendi iluongo ni rabo yunga ,to kendo nitie yore mang'eny ahinya ma en go kod nengo ne jodak mag alworawa. Mokwongo, en ni okonyo e geng'o tuoche. Osebed ka ipuonjo nyithindo, ahinya ahinya to rowere mondo oti gi rabo yunga sama gidwa riwore e achiel. En yo maber mar geng'o tuoche, to ok geng'o tuoche kende kata bende onyalo geng'o mako ich ne nyithindo mapod somo kata jomatindo. Omiyo en gima ipuonjo nyithindo ,ok kata nyithindo kende ematiyo kode kata jomadongo bende nyalo tiyo kode. Omiyo en yo maber ahinya mar geng'o tuoche kendo gi geng'o iye miyudo chon mok woinjore gi nyithindo matindo mapod dhi e skul.

Chia mar siling makenya olokore e thuolo mar dweche ariyo, mokalo to kendo nge'nyne siling mar Kenya chia mare ipimo gi pesano mar piny mar Amerika mar dola, omiyo bang dweche ariyo wayudo ni chia mar siling omedore kendo sani kipime gi mano mar Amerika to ok nge'ny ahinya omiyo mano osekonyo jo ohala nimar chiro osebedo maber kendo ohala magiyudo mano ber, omiyo bedo mar ni chia mar siling mar Kenya olokore konyo ahinya to ok mana ni jo ohala kende kendo kata ne dong'ruokne kuonde mamoko.

Gimatimore kae, en ni ji tugo tugo mar adhula. Tugo mar adhula kata mpira migweyo en tugo moher tugo gi rowere ahinya. Ituge gi rowere ma yawuoyi to kendo kod manyiri. Ji ohero tugo ni ahinya kendo sama ituge, ji gudore mang'eny kanyachiel kendo neno ka gimor ahinya. Tugoni en tugo makelo ji kanyachiel e alwora kendo okelo mor. Ituge e skunde, ituge gi joma ni dala kata joma ok dhi skul. Bende ituge kaka yor nweng'o. Jomoko tuge kaka yor nweng'o. Ohala makelo omenda bang' kinde ka kinde. Omiyo en tugo manigi nengo ahinya e alworawa. To ok mano kende, en tugo makelo mor kendo makelo ji kanyakla achiel e winjruok kendo gi hera.

Gimatimore kae, en ni nga'ni machalo ni haye e oganda mar masai miyo nga'mia gima inyalo fweny godo, iyudoni ji mange'ny kata ka aluora ma ji ohero pithe jamni ahinya, ji nigi jamni machalre kendo mange'ny omiyo mondo nga'to onge' ni ma jamnine to kendo mae ok mar nga'to gima nga'to nyalo timo en ni inyalo miyo jamnini alama, inyalo ketone alama ma ine minge'yo maseche dutote ka jamni oromoe pap to ingeyo kendo inyalo fuenyo meki e yo mayot ahinya, maendi en tich maber kendo itime nge'nyne e kind jo masai manigi jamni mange'ny kendo ma osiko ka wuotho gi jamnigi kamanyo pi gi lum.

Ka inyiepo gi yor mbui to kendo kambi minyiepo ire dwarore ni okelni mwandu ma inyiew nyaka kama intiere, gima inyalo timo mondo mwandu ni ochop kama intiere, en ni inyalo chiwo ne kambi no yo kaka gikele. To mondo ichiw ne gi yo, inyalo nyisogi kama idake. Kadipo ni idak e yi piny ahinya, inyalo nyisogi ka nitiere chiro machiegni gi kuma idake. Inyalo lero ne gi nying chirono no kendo kinyisogi chiro mantiere machiegni gi kumidake. Kisechisogi chiro no, tinyalo nyisogi kamoro eyi chirono kama ong'ere ma ji te ong'eyo. Kisenyisogi to koro gibiro keloni mwandu ni achiel ka achiel nyaka kanyo. Kosekelni to ginyalogoni simo kata gitudore kodi e yo ote machuok. Kagisetudore kodi to girobonyisi ni mwanduni ochopo e chiro kama ne iwacho. Bang'e to ibiro wuok achiek kachiel ma ichope e chiro no to ikawo mwanduni.

Maendi en pith, to pith mar atudoni nasetime dichiel, iyudo ka pith ma atudo en tich maber ahinya nimar atudo en chiemo kendo ka isepithe ma obedo maber maduong' maber motegno inyalo tede to ichame gi joodi, kopogore gi mano bende inyalo thi iuse, sama iuse ti broyudo omenda, gimane otimorena kane atimo pith mar atudoni en ni ndalomoro achiel tuo nogoyo atudona achiel bang' tuo goyo achiel to ne ok ange'yo ni tuoni nyalo landore mapiyo e kind jowetegi omiyo nokawa thuolo ka pok agolo achiel ni e kind jowetegi, koro kaka ne amedo bedo kodgi ekane tuwo olandore mane atudona mane apitho ne otho tee mano ne gima ne gima litna ahinya , to kata kamano bang' mano ne ange'yo ni mondo obed maber onego bed ni amiyogi yath to kendo sama achiel tu to agole mapiyo ka pok olando tuo kuom jowetene.

Gik makelo mor ma eneno kae, en alot alotni en alot mar spinach, alot mar spinah en alot maber ahinya ma nge'ny ji ohero, gima omyo okelo mor en ni en chiemo, en chiemo minyalo chamo gi kuon saa asaya omiyo sama ipithe to inge'yo ni in gi chiemo, ka opogore gi bedo ni en chiemo kende, bende inyalo pithe mange'ny, kisepithe mangeny ma obedo ma oikore ma osechiek to inyalo kawo moko to itere e chiro, sama ingwedo alot mar spinachni mitere e chiro to ibro use, bang' use to ibiroyudo omenda, omenda miyudono inyalo tiyo godo e timo gik mamoko omiyo mano en gimaber ne japur kata nga't anga'ta ma opitho spinach.

E piny masani, ji nyiewo mwandu kokalo kwonde mopogore opogore kendo ok ochuno ni inyiewo mana gimoro mani machiegni kodi. Inyalo dwaro gimoro to nie piny maoko. Omiyo inyalo nyiewe kokalo gi yor mbui. Omiyo sama janyiepo onyiewo gimoro e piny maoko kokalo e yor mbui kata yo moro machielo, to mwandune odeko, gima inyalo nyiso janyiepono mondo otim sama mwandune dwa deko en ni, onyalo tudore gi kambi maoko ma ousone mwanduno e yor ote mar email. Onyalo oronegi kopenjogi gimomiyo mwandune osebudho kata osekawo ndalo mang'eny. Kisetimo kamano, to obiro rito tibroyudo kinyise gimomiyo mwandu odeko to gi odiochieng' ma oriti ,kata ma obro yude mwandne kama entiere.

Chiemoni en chiemo mar omuogo. Chiemoni inyal chame e yore ma opogore opogore. Mokwongo, en ni inyalo chwake kosechwake maber gi chumbi gi pi kende. kosechwake ma ochiek mayom to inyalo madhe gi nyuka kata imadhe gi chae kosekwe. Kopogore gi mano bende, inyalo tong'e matindotindo timoye. Kisemoye ma otwo maber, tinyalo dhi irege. Bang' rege tobrogolo mogo, kosegolo mogoj omoko tiyoga gi mogono e tedo kuon kata bende inyalo kiko gi bel kata kal titiyo kode e tedo nyuka. Omiyo chiemoni itede yore mopogore opogore. Jomoko bende chiele, kabang' chiele tochame ka nyalo madhe gi nyuka kata mana chae podi. Bende podi inyalo chame nono. Inyalo chwake achwaka to kisechweake ma ochiek tinyalo chame nono kaeto imodho pi. Omiyo en chiemo maber ahinya e kind ogandawa kendo ipidhe mang'eny kendo ichame gi ji mang'eny nimar omit.

Ka oponi itiyo kamoro, to ngato ochwanyore nikech ok itiyone makare, gima inyalo timo en ni mokwongo inyalo dhi ire to sama idhi ire, idhi ire kiwuoyo kode mos kendo ka ibolori to gimitimo mokwongo en ni ikwaye ng'wono ka igone mos kuom koso tiyone makare. Bang' mano to inyalo penje kendo gi mos gima doher mondo itim makare. Dinyalo penje yo ma inyalo timone gimanitimonegodono makare mondo kik kethre kendo kata kik mi ochwanyre kendo. Bang' timo kamano, to inyalo dhi itimone gino makare. Kopogore gi mano kendo, kadepo ni ok ing'eyo gimaitimo maber to inyalo nyise ni mondo imi ng'at machielo kama itiyeno mondo otimni gino e yo makare nimar in ok ilony e timo gino maber. Seche duto mitimo ma, dwarore ni ibolri kendo iwuo gi dwol mamuol kendo manipiny ahinya.

Nitiere yore ma opogore opogore manyalo tiyogodo e timo lipot ne kambi mar teko sitima ni ka diponi nitiere yien ma opotho e yo but kuma adakie. Gima okuongo manyalo timo en ni anyalo goyonegi sime. Anyalo gochonegi kaeto aleronegi kama adakie gi kama aneno ka yien sitima opothoe. Kopogore gi mano bende anyalo oronegi ote machuok. E ote machuokno abronyisogi kuma adake gi kuma aneno kayiend sitima olware. Abo leronegi yo maber kendo kaka maginyalo luwo magichop kama yiend sitima opothoe. Kopogore gi mano kendo, anyalo thie apisgi. Kasethie apisgi to anyalo manyo nga'to kanyo to aleronegi ni nitiere yiend sitima mopotho e yo kama ji kale but kama adakie. Bang' mano abrothi kodgi achiel kachiel nyaka yien no opodhe to gikonyo wach no.

Lony manyasani inyalo ti kodo e yore mopogore opogore, to kendo inyalo ti kode e konyo jopuonjore manigi paro kata lony kata gino ma opogore opogore, omiyo en gima osebedo maber ahinya kokalo kuom somo. mokuongo' nitiere nythindo ma ok nyal bedo gi thuolo kata ok nyal chopo e clalss, nyalo bedo ni gin dala gituo kata ok gin maber, jomakamago nyalo tiyo gi lony manyasani kendo ginyalo tudore gi jopuonjre wetegi kokatho kuom lony manyasani kagitiyo gi yor mbui, bende nyithindo kata manie pinywa nyalo tudore gi nyithindo manie piny machielo kagisomo kanya chiel gimoro achiel kokalo kuom yor mbui to manomana tiyo gi lony manyasani to kendo gi rieko manyasani, omiyo lony manyasani osekelo yot kokalo yor puonjruok kendo somo.

Wifi ka opim kod teko yamo e yi simb ong'we yamo en ni wifi ber ahinya. Kendo ji mang'eny sani oyiero tiyo gi wifi moloyo tiyo gi teko yamo eyi simb ong'we yamo. Gimomiyo ji ohero wifi en ni beche yot. Beche yot ahinya omiyo ng'ato chule mana dicheil kende e dwe. Bang' chule tinyalo tiyokode ji mang'eny. Kokonyou kendo otiyo e yo mapiyopiyo ma ok ichandri giwuotho kimany kuma network nitie kata kama otiye maber. Omiyo kopogore gi mano ji tiyo kode mang'eny kendo otiyo mapiyo piyo. Omiyo kuom mano ji mang'eny sani oyiero tiyo kod wifi moloyo tiyo gi sim kata teko yamo eyi simb ongwe yamo.

Gimabiro e pacha kaneno gini en pimruok kendo ng'eyo chal mar ng'ato. Osiptal ka osiptal nitiere gi kama itime pim kendo kama inyalo ng'e chal mari. Nitiere tuoche masani owuok mang'eny ma opogore opogore to kendo ok ochuno ni nyaka ng'ato bed matuo eka onyalo dhi e osuptal mondo opime. Sa asaya kata bang' kinde ka kinde ijiwo ji mondo odhi e osiptal opime, to bang' kosepimi miseng'eyo chal mari, jogo manyalo bedoni chal margi obuogogi kata ng'ato nigi tuo moro mane ok ong'eyo, jomakamago nitiere joma nie osiptal mawuoyoga godo kendo mamiyogi jip kakonyogi mondo ging'e ni kata obedo ni ituo to ngima pod nyalo dhi mbele kendo inyalo mana medo dak ka in gi geno kendo kitimo gik ma owinjore.

Ka jiranda moro modak buta nigi chandruok mar pi kendo openjore gimomiyo oonge pi, gima anyalo nyise kata mokwongo en ni anyalo penje kabe osechulo pi. Kuonde mang'eny ma ji odake, pi ichiwo ne ji gi piny owaccho to mano nyiso ni bang' dwe ka dwe nitie omenda ma ng'ato onego ochul eka oti gi pi. Omiyo ka oonge pi tabro penje kadiponi osechulo omenda mowinjore mar dwe ka dwe monegobedni ochulo. To kopo ni osechulo to pod oonge pi, abrojiwe mondo ong'i ka debedni pi okethore kata ka nitiere gima okethore momiyo pi okchopne. Omiyo wabrokelo jalony mar pi kata mar gige pi to kendo brong'iyo gimomiyo pi okchopne e ot mondo ong'e kama debedni pigno okethore godo kaeto ong'i to bang'e olosi kendo obed makare.